Eeh kiit neyoe boishetab carricular nelel en lokok chemengechen kotoreti konyor ngomnotet nekararan kotoko mengechen lokok ak ko yekokonyor lokok ngomnotonoton koimuch koyochike boishonik motin komengech ak ko imuche konyor rabiyet unawesa, araa kora nyorunen kelchin lokok somanet notok nelel nekoinome konekit tomo koloit kot mising ak ko kora toreti lakwet ngomingin konoe kiit neyoe kongeten minginotenyin akoi yetunenyin, kouu ngunon kochakwan lakwet koik bundiyoy nechobe sitimok konyoru ngomnotonoton kongeten minginotet akoi koyet kokongomit inendet en kioton, mising kora konyoru rabinikyik.

En kerenyun ko inonyoru prompt alipan toretosiek alak tugul Che anyoru kou okot prompt kechobun yon imoche ilipan denisiek ab tuguk Che ki alisien en kandisiek anan en dukosiek kora prompt imuche inyoru yon imoche ilipanji chi simoit nebo deni ko kipromptenin sikolipanak anan inde Kityo pin cheguget koibe rabinik en konorwengung nebo rabiniguk kora en kerenyun agobo prompt en nguni en moswoknatet nebo nguni koma kararan kot mising koitita amun imuche kochobun chi prompt ilibonji denit nekamo ingen ako ibe rabinikuk kongeten mpesa agoi kolipanji inendet rabinichato

Kiit neyoe kondoikab emet asikotar ngelelnotetab konetik en emet, kiit netaa neyoe kondoik chebo emenyon sikotar ngelelnotoni ko koliban konetik en kasarta nenyolu, koraa ko ngot komii konetik chekikobwa kaa mokonetishe anan kikoit kenyishekwak kowon en kasit konyolu koliban rabinik chekikokiyonchin kelee kekonorchi tuun kowoo kaa mwalimu inii kikochin rabinik cheten kolee, koraa mwalimuek ko mii rabinik chekekuren hardship allowance, ko rabini choton konyolu konyor mwalimuek chemii elengoi kot mising sikobit koribenge ak koimuch koriben lokokwak sikomuch kotesta komnye en yoton.

Bo komonut kot missing kimugyi lagok en saishekab somanet. Ngimugyi lagok en saishekab somanet kogochin okilinywan komuny ak kobwat kit ne kakosoman komie agogoi metinyin konam kioton si koron komongo en testi chewaget koimuchi kobwat ak kosir ak kosich inendet maksiek che koron. Bo komonut koraa somanet ee kobaten yon memungyi lakwet en saishekab somanet kotebye si koim lakwanoton koimutikyik ako imuche okot koutyen ango monyor sait ne imunyen. En ane ngunon amwoe ole bo komonut kouu noton. Okot anee abaibi inoker logok koimuny en somanet ak konyor sait nebo kochezan okot kiten kouu non

Ole tos yobu ngomnotosiek ak kanetutik chebo temisiosyekyuk netai akobo temisiosyekyuk ko ole yobu ngomnatenyu ko netai ko kiyob kitabusiek ab sukul Che kiasoman nebo aeng ko choronok chechuk Che agere temisie anyoru kanetisiet agobo temisiet ago kin ko anyoruu kanetutik agobo temisiet koyob choronokyuk alak ak alak kotoreton kot mising kotanam aganee atemisie ak abai tuguk cheu ngokenik tuga ko tugul kotoreton kot mising en boisionikyuk chebo konyun chebo lagokyuk Che asomesanen lagok ako ki toreton kora kot aalen mbaret kot asomesanen lagok ako amwae kongoi

Eeeh oreet nekinyorunen besendab chobetab mbar, netai chobetab mbar ko kinyorunen one acre fund imuche kokochi biik mbolea bandek chekimine ak ngendek chekimine, kora eeh komiten biik kora cheimuche kokonin imbaret ikombwan ichob inyendet chito ak imin tukuk cheimoche en imbar, kouu ngunon imuche kekonon imbaret okot en kaa achob imbara noton ak owee ibobesen bandek ak mbolea en one acre ak oibu inyamin sikobit kotoreton ak kotoret biik alak kounoton.

Eeh eleoriptoi nyosutietab imbarenyun, netaa eloribtoi eleribtoi nyosutietab oreet en imbarenyun komochomndoi mbarenyun kobunobun biik amun imuche kobut bandek ak ko ingwek chekamin, nebo oeng ochobe beresishek en mbarenyun sikomuch kobun beek asimolot bandekyuk chekamin ak tukun alak tukul chekamin en imbarenyun, kora ak ko nebo maana ko kiit ne oyoe sikotoreton abesen en mbarenyun olee kerichek chekiboren timndo ak obiit timndo abar kotoreton en semberetab imbarenyun, kora eeh imuche okot asir chito neribwon imbarenyun kora ak koriib tukuk cheksmin en mbaranoton si maam kii.

Oleindeito rotilit omndoindet neoldoishe boishenyin ko indo rotilit elekere chito neolishe en kasinyin ak ko kere ak inee oldointet kiit neiboru rotilinoton, kou kotiole bendo en sokeet, ko yeiole bendo en sokeet koboru rotilit kolee kiloishek ataa chekabimanun aldointo noton ak ko ikerchini kee okinye, kora toreti oldointet konai kolee kaalda bendab silingata ak ko kiloishek ata, kora olindet kokere kolee koyoiywon imanit chichoton neoldo kobimanwan komie.

Eeh kongeten betutab raini amuche aror nekayai kongeten kaa akoi taonit nemolo en kaa, kongeten kan anget asubuhi ko kowee abayai kasit nebo wayaring en taon kongeten saa mbili akoi sait angwan, kora kango kakoit sait angwan ayee chaik en sait angwan kolee chok akoi sait angwan ak nusu, ko kaan ko karaye chaik asekte kora ayaai kasinoton nebo wayaring chebo sitimok ak ko kango karayai kongeten saine ak nusu owee oboomishe kan ko kakoit kiam amitwokikab sait loh, kounoton kan kokoroomishe anyayai kidogo ak atar kasinoton ak aweke kaa.

Olekinomto ng'omnotet ab musong'notet en korenyun, kiit netai korong sikenam biik cheboisien musong'notet kochorsen, kenome chorindet agenge neing'en akobo musong'notonoton akomwa oleyoito ng'alechoton kot koimuch kochor tuguk kobun musong'notet, nebo oeng sikenam kora biik chechorse kobune musong'notet kinetee kipng'omotinik alak konai akobo musong'notet sikonai koriib biik anan koriib rabinik ab biik en musong'notet amakiib bichoton cheimuche kochor kobun musong'notet, kiit age kora kobo keljin ingenai akobo ng'alek ab musong'notet, inete biik chechang' konai koboisien simoisiek ab kasari konyorunen keljin.

Kou noton ko gavana nebo Narok ko kimuch inendet koyat benkit en korenyin nenyinet asi komuch kogochi bikyik rabinik en kasarta neo lakini rabinik chewegu ak paita kowegu ak paita nemi ngwony kosir benkisiek alak kou noton ko toreti gavana I noton bik chechik ak rabinichato amun yekoibesen rabinichato imuche iyaen boisiengung imuche indeen lagok sukul ak iyaen kit age tugul nekere ile toretetin amun en rabinichuton iwektoi ngot isom okot rabinik chechang kabisa ko mara interest nenyin komi ngwony ko noton kobo kelchin en bik ak mengikab gavana inoto chemenye tugul kosir kijanaek kora

En iman ketinye biik cheimuche kosalasal kiit neoldo kotor kwalda en beit nemii barak ak kwalda tukuk chechang, kouu okot indiwe ndonyoishekab ingoroik ikose lelen tibtem ingoriet, tibtem ingoriet, tibtem ingoriet. Ko ikere ilee kokur customaek chechang oo kosokse kongeten olelo ak konai biik kolee ingorioni oldo chichi kobo silingata ak kochongitu biik cheole amun kanai beitab kiit neoldo chichiton, kora bichoton cheichoe biik kosolosoli kabisaa ko nyoru kelchin akichek amun ingwalda tukuk chechang konyoru baita neoo ak konyor kelchin kora chito nekoldechin tukuchoton, ko kot iniwe ndonyoishekab tukaa kochoe chito teta ibele anan iman lakini.

Elekisirto kee alaa elekibirto kura en muswoknotet olelen anee roisi kot mising amun yoon itinye bundles ko imuche isirke anan ibir kura en simoingung, kouu okot chukokisire kijanaek chemengechen kongeten kenyishekab kwen taman ak sisit akoi sosom ak muut ko koimuche ichut chito muswoknotet ak icheng ororuti choton che ororu akobo siretab kichanae choton ak ko koinyoru akinye kioton ak iyokte, okere anee olee toreti biikab kasari amun ingen akobo muswoknotet, muswoknotet kora ko nikomwoe olee toreti kijanaekiok kosirke kasishek ak koimuch kotononchike kora en atkai tukul.